Idaamu enkolong' nitaasa eena siai, toliki iyiok. Kaas ooshi naanu enkiremore enaake, naa kaisidai enkiremore oleng'.Eeh kadol aajo inkuashn kuuna naa esii sidai. silence ashe.

Kaji inko peyie iisum oltung'ani metayiolo eena siai? Ore ening'o teniyieu niisum oltung'ani metayiolo ena siai, naa ilo aitodol kwanza toonkwapi natii enetiu ena siai. Nintoki alotu aas ena siai practical ninyiang'u nintoduaki. Ore kutoka hapo nelo oltung'ani aas esiai eramatare osinkirr. Nintobirr, neturr aake esilanke nipik orpuya, nintobiraki naa enkikarrata naa einewueeji.

Kaaji ikunari eena siasi te murua iinyi? ore ena siai te murua ang' nemeeni inkishu inkejek. Pookin ake peeni enkiteng', enkiteng' nape elepitoi. Keishori inkishu epuo osero nepuo adaa, neshukunyie.